Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa osokoni. Ing'ua kulo tung'anak ore, ore kuna na nkapishini, naa kitodolu najo olchamba ing'ua kuna apishini. Kituunoki apa nebulu, neeku naa enkata napuoi apuo amir. Naina pidol naa pe etipikaki inkireeti loopeny, pepuo naya osokoni apuo amir. Nidol najo osokoni etiiki tene, etipika olopeny inkireeti pe pakeu osokoni, metaa ore oltung'ani oyieu kapishi ninyang'u naa. Na ki vary amu ketii nkutiti netii sapukin, neeku ki tegemea enaa amu ketii nesalasini, kuna kutiti oleng, netii neamisini, netii nesitini aiko nejia. Nikunari neejia.

Kore, kore impisai namirieki esimiti naa ki tegemea amu keetae inkabilaritin kumok osimitini, ah kore taa esimiti naidim atayiolo naa are, keetae ndofu cement, neetae enaji simba cement. Kore tiatua nena are, naa simba cement nai eshetishereki oleng. Ninye enyor iltung'anak, ninye eng'uer iltung'anak aitumia ashu ainyang'u, peshetishore. Na ore iropiyiani namirieki ena simiti, kore simba cement, miai naapishana teneshomo oleng. Ashu mia sita amisini, ninche emirieki. Neeku na idol ajo ninye enyor iltung'anak aitumia oleng, amu tenishetishore na idol ake ajo esiai sidai, kesidai esiai nataasishoreki, yani kitodolu ajo naa kebik si, amu ke strong, kebikoo. Naa kidimi si ainyang'unoyu amu amaa naa mia saba teninyang'u orkuniyia obo, neeku kimaanisha ajo kidim iltung'anak ainyang'u, keeta enkidimata amu megol naa me ropiyiani kumok nai oleng naji midim oltung'ani ainyang'u, neeku naa simba cement ninye esimiti sidai teneasishoreki.

Kore entoki naitobir eyiarare eatua aji peeku sidai, naa ore enedukuya, kishaakino nai matejo enkaasishoni, yani nai oltung'ani likidim atareto, aiger oltung'ani nikiret tesiai eatua aji, anaa pekiret tontokiting teyiarare, na ninye irriwaa tenelo au meshomo au endaa amu ebaiki nai naa iasisho iyie arashu itii yie esiai neku midim naa aikuna aja, ateyierisho. Ore enkae naa, kishaa niata menu, ore ena menu naa ninye niki guide endaa niyier taata matejo tenoolong, o tenkolong nalotu taisere. Ninye niki guide tendaa naa naifaa piyier. Ore ai, na kishaa naa naa kesidai jikoni yani impanga ntokiting aitobiraki. Iyata emisa omotiok, niata enoo sanini, nonkompeni, niakikisha ajo impanga aitobiraki pe peku naa keyau enkaji picha sidai, toltung'ani nai osisho tejikoni. Kore ai, kore ai naa kishaa ni zingatia usafi, matejo nai teneeku naa etelekuaki lekunot, na kifaa piyiolo ewoi nipik, nilo apik ol dustbin. Ore nche intokiting chafui, nisuj naa, aisuj naa pemeu amu keeu moyiaritin olchafu nai oleng'.

Ore indaikin naitagol inkera tendama pooki naa ore enedukuya kwanza keifaa naaji naa ketii olgali lotelekwaki loisotie inkera shai tedekenya amu ore naa enkop ang sana sana oleng naa kegol naa pee kitum emkate arashu ilmandazini neeku kishiaakino naaji paa ore Kila tedekenya netii olgali oinosie inkera shai amu miidim naa aatok shai narok nejia. Ore ebaiki saa onguan saa imiet ihakikisha Ajo iteyiara oloshoro otii kule oirusha niswaaki enkiti sukari naa pee amu inakata peeenyor inkera Ajo isidai. Ore noo saa isiet niyier enkurma matejo duo naaji ore ena kurma naa keidimi ainosie kule amu iyiolo naa Ajo ore toolmaasai na kekumok inkishu neeku ore kule mee entoki duo naaji nagol duo naaji oleng sana sana. Ore saa tomon keishiaa naaji naa iteyiara oloshoro sapuk metaa ore naa Ina saa tomon amu kening naa ake inkera esumasha aasioki naa keishiaa naa keinosita ake endaa Ina dama mzima pooki. Neeku naa kishiaakino ake nitelekwa oloshoro sapuk ook inkera Ina saa kumi neeku nena daiki naaji naaidim aisaidia inkera .

Keitishipisho tenelo olturur alang tenelo oltungani openy amu nyoo? Amu ore enedukuya ore entoki sapuk oleng naaji naa keyau naboisho. Ore tenetumo iltunganak kumok tenepuonu tenebo neitobir olturur naa sidai amu keyau naboisho neningo iltunganak alang teneeku oltungani obo ake openy oloito. Neeku keyau naboisho entoki sapuk oleng ore ae naa ore tiatua kulo tururi naa idol naaji ajo tenepuonu iltunganak tenkumoinaa keidimi aitirruro iropiani kumok oleng, impisai kumok oleng alang naa tenelotu oltungani aa ninye ake openy amu nyoo? kumok Kuna pisai amu teneeku naa itumomo irara kumok naa teneeku iltunganak kumok neeku sii ninche iropiani kumok ore Kuna pisai naa keisaidia amu idimidimi aateshetie isukuulini naaji ore pee isho ntae profit ninyiangunyinyie intare duo naaji matejo ore pee eeku Kuna tare kumok ashuu ebulu nodimidimi aatimir nitumiemie iropiani kumok zaidi ore sii ae naa sidai amu tebul olturur naa keidim naaji ake obo lenye ataasa enoto enyamali naa keidim atoomonu kuna ropiani naa keeku keshuku tentoki naji profit naa pee eeku nejia.

Ee aitumia oshi ena mashini esirkali nayieu nitukuny torkimojino, ah kore tewueji naitumia naa igira alo aing'oru enkipande, na ore naa ore oshiake tenilo aing'oru enkipande na lasima ketii ake ina mashini nitukuny, pitukuny torkimojino, kunalo naa na ore paiteru alo aing'oru enkipande, na ing'asa ore entoki edukuya na ing'asa awosh olaini amu kumok naa iltung'anak, mayie ake openy, nintasho duo mikiudumiai. Ore naa pebaiki enkata ino, inakata naa idipa aishoi details inonok inkarn inonok, enkolong nikitoiwuoki, olari likitoiwuoki, aas naa inakata naa inchooyo orkimojino, inchooyo orkimojino na ele kimojino sapuk, sanasana ninye itumiai. Ore taa pitunyeki amu ele sapuk iterunyeki nesuju kulo kulie pookin. Na ore enkipirta ena mashini tenitukuny naa, meeta oltung'ani oidim aksesa intokiting inonok. Amu kepaashari naa iltung'anak irkimojik. Kepaashari iltung'anak inkaik. Itobirua yiok Enkai ki different. Neeku naa menyanyuk akeduo irkimojik loltung'anak, inesidano amu teniata nai ntokiting inonok matejo nai nitipika nitushuma, mepoking'ae ake oikaja, otumoki atodua.

Ore iwuejitin neejigieki ilbaasi naa keboreki teipa amu ore enedukuya ore ilaasak loo siaaitin naa kepuo naa oshi tedekenya neidip teipa esiai noo saa tomon are neeku naa keigoru means nashukore aapuo inkangitie enye naa idol naa ajo ketii naaji leemeeta igarin enye makewon neeku naa ibaasi ite tegemea Ashu imatatuni neeku ore teipa ana Ina pee idol ajo keboreki iwuejitin neejigieki ibaasi teipa amu idipa naa iltunganak isiaaitin neeku keyieu neshuko iwuejitin neemanya neeku ore naa pee pee eboreki stage inewueji naa naaji ejingieki ibaasi neeku ninye itururore iltunganak aanyu ingarin naa naapuyie nashukore iwuejitin naa naifaa duo nebaya idipa ataas isiaaitin enye neeku ina naa pee idol ajo Ina pee eboreki oleng iwuejitin nemetii ibaasi iltunganak amu inewueji naa eenyishore ingarin naajing pee etum aashom inkaulele .

Enchipai oleng tenetumo iltung'ana ootobiko oleng' eitu aikata eigil aduaa aa kekuenikino, enchipai sapuk oleng' amuu matejo naaji iboitata apa te primary nitonini ilarin oong'wan, le highschool nitonini larin matejo naai imiet le campus neeku Larin oudo lelo paa ipuonunu atumo nabo kata iwokitoto naaji shai te hoteli nabo, nipangakinono ake, naa enchipai sapuk oleng' amuu ikwenikino amu musana ibayiororo nemeeta oltung'ani oota number olikae, itung'warote apa irara kutiti oleng', neeku ore duoo piduaa naa ing'asing'asa aaku miyiolou ajo kigae olikae kegae elde, neeku enchipai sapuk oleng tenitumomo nikwenikikono amu ejo apake ormaasani ildoinyio ake lemetumo amuu etumo ninche iltungana neeku enchipai sapuk ninteruru naaa aishoro number niroro, neeku kadol ajo enchipai sapuk oleng' tenetumo iltung'ana tenekwenikino enchipai sapuk oleng' amuu musana ibayiororo etii ake ina shipae atua ntae neeku aiko lelo.

ore ntokiting naasa tene eipanga nkera esukuul eshumata enkigomata, naa ore ninye enedukuya sana sana kinyali ntokiting esukuul, naai matejo nkamerani esukuul neidim nkulie atapej atapej ndarasani, ashuu nkopisini naa ninche etii naaji ntoking kumok oleng, naanapita ntokiting kumok tesukuul, kore ae naa keidim kulie aiminie enkishui enye, ainyoo keidim naaji aah amu keeku naa fujo nenang'aa kulie soitok, nenang irkulie neidim irkulie ore ina kima naisababisha naa ketii kidim ataa kepej, keiangamia kulie tenkaraki ina ina kima. naa kainyoo nayaki ena metaasayu ore ene dukuya naa matejo naai lack of resourses mekumok intokiting natii sukuul, neeku naa keyiu inkera neponari imasaa tiatua sukuul, ore ae naa matejo naai te tena naai funding model e tenakata megira nkera aanyoraa amu ketii nagirai aitorogony oleng, ketii natipikaki band e dukuya a taa ketii kulie natipikaki band nemeishia nemeidim naa, naidol ajo keg kelo ometaa meidim aa intiwuo enye atalaak iropiani school fees amu meeta ina kidimata kekumok iropiani neeku ina naa.